Adolita iltunganak intasati imiet , nadolita ibungita ntokitin napasha etii irkarash etii emesa natii inewueji , etii ntokitin naijo irkiek , netii nkarash naika teshumata tidie, etii sii nkulie nairagita tenchumata emisa naijo irmiranketini nibungita enkae nkarash netii irkeik netii entoki naigero person with disability ninche naa nanu adolita tene.

Ore tene adolita inkajijik naigero huduma center eetae ene tukana neetae ene kibraa neetae ene embu. Adolita Ajo etii olchani louno tebata ena e embu netii oltungani laijio kejigita netii olikae tungani laajio keipagita teneturkana netii ena ngae naata imbederani e Kenya natii enewueji netii enangae naajio engorofa netii olchani otii enkutuk ena e kibra netii enoshi symbol natii embendera e Kenya, ore Kuna ajijik neosho irangin tofauti etii enaata orangi oibor netii enaata irangin oonyori ,iloodo, netii enangae naata irangin oodo oloonyori.

Sipitali ena ee kenyatta national hospital sipitali kitok natii county enairobi ,ninye ena ore entoki nagira aasa tene naa iltunganak opoitoi ainguraa iltamoyiak orashu looyautua iltamoyiak orashu iltunganak ogira aitashe tine weji airoo kuusu ajo kainyo nagira aasa tena sipitali. niche taa lelo ogira aitashe airoo kuusu matejo oltamoyiai otii atua ,netii lekwa ogira atoni aanyu esaa napuo aadol iltamoyiak ,netii ele ojingita ninye kajo keloito mitibuni orashu keloito ,netii ologira aitashe tene kajo kolooasisho tene ,netii irkulie loogira aitashoo kajo keeta ake entoki nagirae aimaki kuhusu sipitali. netii naa ena gari naitashe naa kajo oltamoyiai eyaua ,neeku ore entoki nagira aasa tene naa embaare ake oltamoyiak oltunganak ogira ainguraa lelo tamoyiak ninye nagira aasa tene tenkaraki naa nasipitali.

Meesapuk ena siai tenkop ang kake ketii tenkaraki naa naa ekiata sipitalini tinakop ,hoo duo nemekumok kake meesapuk ena siai oleng kake keetai ake ,ketii ake ina kop keetae oldakitarini neetae iltunganak oopuo ainguraa iltunganak lenye ,neitibuni iltunganak kulingana anaa moyiaritin naata oltungani. neeku naa keetae ena siai tenkop ang kake meesapuk tenkaraki nemekumok isipitalini natii neeku ninye naa naishopi metaa mesapuk ena siai kake keitibuni iltunganak ,menyamalu sii naji oltungani tenkaraki etala embaare orashu netala irkeek loishiunyie .

Enetipat ena siai tenkaraki keisaidia metayiolo ajo ,ata lelo lemera sidan tooluny , kejo keeta ntokiting naikuna lukuny meinyalata penyo ,neeku keifaa ena siai pee eitodol ninye ajo hoo duo nemees akili enye esidai ,keeta ake siininche iwejitin naapoi aabakie neidim neshukunyie aaku iltunganak sidain, neeku ore paa enetipat ena siai naa pee eitodol kulo tunganak ajo keeta siinche iwejitin neeyai teneeku duo, paa tenelo ake oltungani netum ina moyian elekunya nemelo aton agirakino ,kake nelimu pee etumokini aishoo ereteto ee mental health neeku ore tenasia naa kegira aitodol iltunganak ajo keetae campaign oltunganak siininche oota ena shida naijo ena oolunkuny nee kitum aisaidia neishu ina moyian neelekezae.

Enetipat ena baye naisuji inkaik tenimpang'u teo inkajijik te nkaik te choo tenkarake naa naa kiimarisha usafi keeta iltung kitapash iltung'anak imoyiaritin naijio elototo onkoshuak naa kisaidia sii tenkaraki naa imbaa ebiotisho osesen nisho oltung'ani biotisho sidai neku naa ore imbaa nijio kuna tenkop tenkop natii naa kei kei sawa hoo duo nemetumoi tenkumoi kake kenare neetae ata teneme kuna nijio kuna naatae tontaoni kake nisuji naake inkaik tenilo ina aji ore naake ena hoo duo nemeetae amu ore naa enkop natii naa enkop eatua inkishu neku naa mesapuk ena kake kenare neetae amu enetipat tenkarake naa biotisho osesen kisaidia aitapash oltung'ani imoyiaritin naa kumok naijo nana elototo onkoshuak naijio sii inkulie ake nemesidan.

Keuni ndaiki kumok teina kop enkisuma, keuni irpaek te kumoki ,neuni mposho, ntokiting naijo ndegui, ntkiting naijo kwashen ,keuni ntokiting kumok tinakop oleng tenkaraki naa naenkop natii enjan tenkaraki naa nekop naate enkisuma eunoto oontokiting, netaa sii enkulukuoni naifaa neunishoreki, keeta sii inakop fifaa naaifa pee eunishoreki ,neeku naa ina enkop nauni ntokiting kumok keuni pooki toki tinakop tenkaraki naa enkop enchan ,tenkaraki naa enkop nairobi ,tenakaraki naa enkop naata enkulukuoni naisaidia metuunishoi.

Ore eninko tenisum oltungani metayiolo imbaa enkiremore pee etum faida naijo ena ,naa ingas aliki mpegui naas tina murua nitii niliki ajoki kakwa nanare niun kakwa naishori oleng naa kakwa neisho oleng .ore naa enaiko oltungani peyie eyiolou ajo keetai inaasisho teinakop tenkaraki naa enkulukuoni wenchan ,naa nelo ilo tungani aingoru nena pengui ayau ,niliki faida natum tenes ena siai ,niliki enelo amirie Kuna tokiting enyenak niliki iltunganak ootaasa nerasaa niliki iltunganak pookin otaasa ninche ena siai niliki faida ena siai niliki ajo kainyoo paa enetipat ena siai tenias ,ore ake pee iliki nena niutaki ometayiolo netum ilo tungani engolon naasie ina siai nenyoru ena siai amu iyiolo naa ajo ore pooki tungani tenes esia ore pee edol oltungani otaasa nifaulu ina siai, orashu tenedol ajo keeta ina siai faida ,ore tenedol ajo keeta faida neitoki aas nkulie kumok tenebo onena neeku naa neyiou ilo tungani ina siai ataasaki keon.

Tenisir olturur le saaco naa olturur naa ele laa kishoyo isilen nikipikaki mpisai inonok .ore naake tenisir nommoki apik iropiyiani tenkumoki amu inakata naa kitumoki siininche aisho iropiyiani enkata memiata nikintosha ,ore naa ele turur naa keisaidia oleng neeku keifaa nesir oltungani etaa duo iyata esiai sapuk niyata ropiani ata tenimiata inkumok kake nidim aitumiyia nena inonok ,kake ore pee isir ele turur naa ekipikaki iropiyiani meeta entoki naibung ipik ake nilo ake ainepu nena ropiani inonok ,naa ore sii pee iyieu iropiani nimiyata nikintosha naa ekindim ninche aishoo nikiyanyu ingoru borake eelewanata inkolongi nishuku onkolongi nitum ore ake pee itum keisidai. olturur sidai oleng amu ekisaidia nkolongi kumok teneiata shida naa ekisaidia .neeku olturur siadi ele oleng ore ake tenindip atisira nipik iropiyiani nemipalaa neminyikaki neeku ore ake pee epotisho nirukisho ore ake pee eesisho niliki ninche ajoki inji eikunari oji oji.

Keishaa nisum ajuru tonkoitoi edigital naibalieki iropiyiani amu kelo naa nilo adumu ropiyiani nilo aitumiyia ore biashara nishomo alo aasie neitu eshuku ena faida ookuna ropiyiani niiwa. neeku kejo naa nkoitoi edigita naadumnyieki iropiyiani esile ,keifaa naa kepiki nkolongi, nipik sii ntokiting naa ore ake pee ilaikino ataalaa ena sile, naa niche eponunui aaya. naaku ore eton eitu ilo ayau ena sile keifaa nijuru nena oitoi edigital ,ppemelo ake neponunui aaya ntokiting inonok nikingwari irok nintoki alotu ailaumu iltunganak tenkaraki apa neitu isum Nena tokiting amu kelo taadi neesa mbaa naijo nena tenkaraki nilo adumu ntokiting nilo aasie biashara neitu eshuku ina biashara faida ,naa ore naa apa nebaiki nitipika ntokiting enkaji ashu nitipika apa engari ino niasishore ,ore na ake pee eponu nkolongi naalaki kuna pisai nimiyata naa keponunui naa aponu aaya ena gari ashu nena tokiting enkaji nikingwari ira strunded nidol ana ekinyala ake ,kake mee ekinyala kake ore pee ilo aisuma nena koitoi naibalieki tendumunoto esile ,ore ake pee eponunui aaya nena tokiting inonok nemeeta naa oltungani lintoki ailaumu amu entoki ake niyiolo ajo lasima nees ena neeku keisaidia oleng oltungani teningor.

Kenarikino nisum nena kikoot enton eitu ilo adumu nena ropiyiani peemelo ake nilo adumu ropiyiani kumok amu nkaraki niyiolo ajo keishoyo ropiani kumok nimiyiiolo ajo kainyoo nikilo apukoki tenilaikino ashomo ataalaa nena ropiani ,neeku keifaa naa ore eton eitu idumu nena ropiani, nidol ajo kainyoo kintaasi teneeku italaikine ataalaa orashu kaji inko tenishuku, ore sii nena pala ropiyiani naa kelo nikilo aitodol intokiting kumok ,interest nishukunye nean ropiani amu ore naa ropiani esila naa iya nishuku, nishuku ebaa anaa napa niwa ishuku etaa zaidi napa niwa, neeku kenare pemilo ake aya nkumok naifaa nishuku etaa nkumok zaidi paa intoki alo alaikino atushuku .keifaa sii nilo aisum tenkaraki naa ore oloito aya nena ropiyiani ketii nkolongi naifaa nishuku, kelo naaji naa ore tenkitanyaanyuko nikinchori nkalifuni hamsini ore Kuna alifuni hamsini nilo ashuku etaa hamsini na tano ,ore entoki nilo yie alo aitaas naa matejo ilo ashetia enkaji naa yiolo ajo ore enkaji nilo ashet naa meshuku faida. ore kuna pisai naa yie openy olo ashuku openy. neeku keifaa ake nilo aisum amu ekisaidia nikintapaash naa nkoitoi esheria tenelo ake nilaikino ashomo ataalaa nena ropiani.

Ore pee eitu aitumiyia ina ardasi eeh huduma number hoo apa neitayioki toonkolongi kumok natulusoitie ,ore pee eitu aitumiyia nkaraki neitu aikata adol eweji naipotunyeki, eitu aikata adol eweji natiakaki intodolu ina ardasi hoo nikiata .kiata nena ardasi kiata nena amba kake meeta duo aikata enaipotunyeki yiook meeta aikata enekishomo nejokini yiok ntau ikardasini inonok ehudma hoo duo nikiata ,kajo naa keina sababu ,kajo kelotu ake enkolong naitumiyae kake eitu ake ninye aikata kitumiya anaapa nekitum .kake aisiling ajo ore toonkolongi naaponu naa ekiponu ake aitumiyia amu kiyiolo ajo ore apa pee eyawaki naa keetai ale aneji pee eitaasaki neeku naa inakata pee eitu kintumiya .leitu aikata eipotunyeki yiok eitu aikata eji koree enkardasi ehudma neeku ina naa aikata pee kitu kintumiya.

Meesapuk ena siai tenkop ang tenkaraki naa nimikiata yiok iltunganak loounisho ,kake mee emkikiyieu taa nikiunisho kake Kuna kwapi naa nemesha oleng ,nkwapi oonkishu naa nkishu ake eetae ,ntokiting ake eifugae nkishu intare neeku naa melelek kiunisho ,hoo duo naa keetae inkulie wejitin ake naapasha naunishoi tinakopang ,kake keikutik tenkaraki naa enterit inakop mee noshi duo terito naunishoreki tenkaraki enchan keya nepwoi ilarin meetae enchan ,ketii larin laa keya nepwoi ilarin okuni meetae enchan ,neeku naa idol enaa kegol ina siai tenilo aas kelo aaku enepesho, nimikiata naa tenkopang inkariak nauduno neeku naa kegol tenilo ainepu wejitin neunishioi aun ntokiting naapasha naijo kuna tenakaraki meetae nkariak naitashe ,nkariak nauno mpaka ake nesha naa ore ninye inashan openy kelo aimutie. neeku ilo naa ainepu aa kegol orashu meetae ena siai tenkopang ,ore sii enkae imbaa enkulupuoni meetae enkulupuoni naata ntokiting naunishoreki tenebo sii oropiani nilo ainyangunye nena tokiting nilo aunishore neeku naa meisapuk ena siai tenkop ang.

Ore tenkop nikitii yiok, kiramat nkishu noshiake ekienyeji meetai naa nkishu ekrade tenakaraki naa keetae olameyu nkolongi kumok ,ore naa ake ena eniyiolo ore kunda kishu naa osupuko naa meyieu netoni ninche tolameyu ore naa enkopang naa enkop naa keetae olameyu, keikunyi nkolongi naatae olari ,netae shida onkariak neeku naa iyiolo ajo ore kunda kishu naa kenyor ninche iwejitin supuki nemetii enkolong. ore naa enkop nikitii yiok naa keetae osupuko naa keetae enkolong nemeeta enchan nemeeta nkujit nena naa niyiolo ajo menyor naa ninche nena kishu osupuko menyor ninche neeku naa kuna kishu ake ekienyeji ninche kiata ,nena ake naa noonkiri onekule ninche ake yiok kiata .

Ene tipat ena siai eudoto oldiain te nkop ang' amu ore ildiain naa kumok oleng' tenkaraki eripoto o ntokitin, neeku naa kekumok ildiain too nkang'itie. Niyolo naa ajo kore oldia teneony oltung'ani naa ki keeta emoyian niyolo ajo kitoki aaku sababu neeku itoki aishoru gharama to o nkang'itie meshomoki aaya oltung'ani sipitali nepuoi aud. Neeko ore eudoto naake i reduce ina sumu naitau kelo ai educe ena sumu naitau ele kuchi teneony oltung'ani. Naa iyiolo naa ajo keetai nkera too nkang'itie nkera naanyor aiguranyie irkuchin neeku naa kelelek eony nkera . Neeku ore ena siai eudoto orkuchin kene tipat oleng' te murua ang' nitoki aaku keyeu ake naa kore iltung'anak pookin oota irkuchin irkunyinyik orbotoro nishoru metuudi tenkaraki naa ina siai eonyoto o nkera pee enelo ake neonye kibahati mbaya, arashe ata oltung'ani sapuk nemelo agolu embaare tenkaraki naa netuudoki apa. Neeku kisaidia oleng' naa ene tipat oleng' kifaa ake nitau iltung'anak irkuchin lenye metuudi naa tenkaraki naa ina naa ki saidia oleng'.

Tenelo duo nikirorita oltungani temtandao nikinyalakino naakiro duko ake ,ore pee kidol ajo kinyalakinote nadol ajo nanu nainyala naa ekiro nake najoki nanu nainyala tapalikiaki mairoro esidai amu inakata ake kintau ina nyamali ,kale ore ake peeku mening ele tungani tenajoki mairoro esidai nikintau osotua naingoru likae tungani meshomo airorie ninye kando naa pee kintau osotua. ore naake pee etaa eitu ening ,irorie ake aendelea airorie emu ore eloito nkolongi onkolingi naa keshukunye ake ilo tungani ata apa tenitaasi entoroni nijoki tapalikiaki matushukokinoro eseriani amu ninye naake naifaa .neeku naa teneeku nanu maaning naingoru oltungani Lolo ajo teniaba ai naa kayiolo ajo kelo ake ninye ilo tungani, ore ake pee eny naingoru nkulie oitoi naaji naijo iltunganak botorok la kayiolo ajo megiru naa kayiolo ajo kelo aisaidia yiok maitatua ina nyamali.

Ore taa naa ekiyiolo ajo keya emashini napejishoreki ositima sapuk, ore naa ingiro ainyangu naa ninyangu duo esapuk oleng niyiolo ajo keidim aawa ositima sapuk ,inyangu ake enkiti niyiolo ajo ekisaidia tesiai niloito asie ,pee melo naake nelotu aaku asara tenashoto elaata ositima amu keeku naa keyieu ropiyiani kumok tenilak ositima ,neeku ore ingira ainyangu ,orashu keetae naaji nkulie oitoi neme nena naitumiyai ositima keetae Kuna naitumiyai nkukk neeku tenidol ajo keitumiyai enda ositima oleng ,nintumiya enda nemaya ositima .nintumiya enda naitumiae nkutuk naas ekisaidia ake siininye kees ake esiai nana enaa entaas ina ositima .kake ore ake paa lasima pee intumiya eno sitima ningoru enkiti niyiolo ajo meitumiya ositima sapuk niyiolo ajo ekiasaki esiai nikiasaki ake siininye enda sapuk. neeku naa ore ake pee idol ajo keya ositima sapuk ninyangu enda oonkuk orashu inyangu enda kiti.

Ore eninko piinya ele matundai aa taa mazao olchani, naa ing'asa aitau nena tokitin natii atua, nigwetu ele shoni le lotii shumata ena taa nati shumata paake itumoki atudung'dung'o adung'dung' pae epik emoti niyer, nintau naa ni serve we nkae toki ake ninyor ninosie ai toki. Kake indipa aitau kuna niisuj nintau kuna shumata pii nisuj pii nidung'dung' te nkalem adung'dung' to mpiisi naidimayu ninosayu nipik emoti, nipik enkare nintokitokie pae itumoki taa ainosa.

Ore esiadano enkinyangare endaa tolduka sapuk naa, ore tolduka sapuk naa keipunguza enkata niya ingira ainyangu ntokiting tenkaraki itum intokiting pookin tiatua ineweji lang osokoni Lebo laa idumu ai toki ,idol enkurma tene nijo alo adol etii eilata idie weji ore naa ore naa tolduka sapuk idol enkurma nidol intokiting naas keigero ompisai naifaa nilak. mee intoki alo aikilikwanu anaa osokoni leboo laa idumu ntokiting nintoki alo aikilikuanu ajo iropiyiani aja ,neya nilo aitashe nidol ajo eisidi iropiyiani lang ore naa olduka sapuk naa idumu ake nidol ajo ropiani aja ,nilo ake oloito alak iyiolo ajo esiana oo Kuna ropiani .ore enkae sidano enkinyangata olduka sapuk naa ore ake pee inyangu ntokiting pookin nikidungokini orashu kiponikini nkulie tokiting alang naa boo naa ore ake pee inyangu nilak ake naaba anaa nena nemeeta aitoki nikiponikini ata teninyangua ntokiting kumok .ore sii olduka sapuk naa keipungua enkata nilo aya ingira ainyangisho tenkaraki naa inyangu ake nilo. ore naa elde naa iyanyu oltungani obo mikintaiki Kuna tokiting orashu mikituutakki eneti neeku keisidai olduka sapuk tenkaraki keisafe enkata.

Ore iropiyiani ebiotisho orkioma le SHA naa indim ake ataalaa ata miata esiai ,tenikitiakaki naaji pee ilo apa adung ina ardasi esha, tenikitiaakaki apa ore musho olapa naa ilak miyai imeit naa ore ake pee ebau ina musho olapa ,ningoru ake ata tenaa orkuo lino obo imir nintau nena miyai imeit nilo alak naa kelaayu ake mee lasima niata esiai amu michangua naa ninye emoyian tenaa iyata esiai tenaa miyiata. naa kifaa ena ardasi esha amu ipik iropiani metaa ore kenya peejo oltungani alo atum enyamali orashu tenemoyu oltungani naa ijo alo aitashe ketii ropiani nikiindim atabaa nelekunye neitoki abak likae tungani tenitipika apa ltunganak kumok ,neeku ekiliki ake lelo tunganak le SHA eweji ninko tenilak bora akeyie tiaki miata esiai metaa ingoru akayie ena miya tano ino nitumoki alo alak tenkolong naa keisidai oleng kelaaku mee lasima niyata esiai.

Kenarikino naa nidumu empalai naitasheki enkishui ino tenkaraki naa miyiolo enaasa taisere orashu tenkae rishata .ebaiki nira taata msima ore tenkae saa nitum enyamali ,nebaiki nilotu atum ena nyamali miyata aitoki miyata eropiyia. kake tenitudumua naa apa ena toki naitasheki enkishui ino naa ekilo asisaidia nikilo aicover nikilo alaaki nena tokiting nimiyata duo. neeku enetipat kenarikino amu ekisaidia nkolongi nimiyata ,ata ninye tenetu ilo atum ina shida ,nelo aisaidia inkera inonok orashu iltunganak apa litipika ine weji meitasheki teneeku mitii yie. neeku ninye keisidai oleng, kenarikino nilo adumu amu ekilo aisaidia temaisha naa ekilo aretu tiatua enkishui ino toonkolongi nimiyata ata ninye tenimiyata nena ropiani ekisaidia ake amu ekilo naa iko metaa ilo aitumiyia ata nitumiyia siininche lelo kulie alashare orashu nkera inonok.

Teninyangua intokiting tormutandao neitu ingamu oishaa ,naas ilo ake nilo aoshoki ina ambunai apa nitiaaka mikiyaki lelo olan ,nilo aelezaki ajoki eitu itum ,kake mee ilo nijoki tosauti leshumata orashu nilo abuaki nijoki eji etum antum intokiting ainei entushuku ropiani ainei ,meifaa nijoki nejia ,keifaa ake nilo aoshoki nijoiki itum duo atum intokiting nikitejo duo tenasaa eponu netogiroyie ina saa eton duake eitu atum .orashu anoto kake mee kulo duo ayieu irkulie duo ayieu kake ore ake pee ilo aiko nejia naa kelelek kisaidia alang tenilo nilo abwaaki iltunganak nijoki entushuku intokiting aienei amu atalaa ashu entushuku ntokiting aiane amu atalaa mpisai kumok nikipuopuo ayaki loo mpisai kutik orashu nikipuopuo ayaki leme ninche duo ayieu naa ore naa tinakata naa kegol pee kisaidiai ,alang ake nilo ajo tesidai aishorua ashu eitu atum intokiting naifaa duo natum orashu eitu atum olola lai tenasaa nikinkubaliana. naa ore ake pee ilo ajo nejia naa kelelek kiyaki enkampuni nena tokiting. ore ale pee ilo airorie temboron naa ekilo ashukoki nena tokiting inonok nikipuo aisho zawadi tenkaraki naa ina nirorie tesidai.

Teniyieu nibol olduka lonaishi ,yiolo ajo ore enaisho nemesidai ,neme iltunganak pookin onyoraa metaboli ildukai lonaishi tookwapi enye. kake teniyieu naaji nibol naa ilo nilo aitau enkardasi esirkali naitodolu ajo keifaa niyas ena siai ,nilo aingoru nena ardasini naifaa nebolieki ,nilo aingoru eweji sidai niyiolo ajo metum nkera kutitik tenkaraki naa nemishaa neok kutitik inaishi, keifaa sii nilo alo atumore iltunganak lina area niloito abolie nena aishi, nilo alo aliki polepole tenkaraki neme poki ngae oyieu esiai enaisho .neeku ore ake ingira aiteru emboloto alduka lonaishi tenkop pookin nilo abolie ningas alo ayiolou tenaa kenyor iltunganak linakop tenaa keina.

Mesapuk enasiai eunore tenkop ang',tenkaraki naa imbaa enchan, tenkaraki nemesha oleng',mesha tonkatitin pookin, tenkaraki si nimikiata enkulukuoni naunishoreki, nimikiata si naa ina, tenkaraki na ore yiok naa enkop onkishu kitii, menkop nashaasha, enkop naa nairowua, enkop natii enkolong, neku kelelek tenilaas esiai naijo ena, nilo aun intokiting nijo kuna, kelelek epuo apuo ainyala. Hoo neetae ake inoshi naabulu, keetae ake nena nabulu ake duo tenkai, neeku naa meesapuk ena, kake, ho neetae imurua naasita kake mesapuk na tenkaraki naa, kea nimiata ropiyaiani ninyang'unye intokiting nilotu ah aiko naa ena kiremore ino metarasai, neya naa nemeetae enkare, meetae naa enkare nauduno, enchan integemea, nelo inye nimutie enchan neye nena tokiting duo nituuno, neeku mesapuk enasiai kake, ho duo netii kake mesapuk.

Tenelo naaji naipotu lolan tenkampuni matejo duo naipotu iltai tenkampuni naijo ene de light orake pee eku einyalate nebau kulo taai neeku mees esiai ore enaiko kalo ake nalo aoshoki oltungani duo layaka naoshoki najoki mees iltai linyi esiai ,ore pee eyeuo ele tungani nelotu ejo apik mees esiai najoki tushuko nikincho irkulie. kake ore ake pee eku etanaya ilo tungani ees ina siai niwoshoki enkampuni direct nijoki enampuni ayaka oltungani oje ntokiting nemees esiai ,ore hoo duo naa kegol oshi lelo tunganak ilukuny amu keyau nemes ntokiting ena enayieuni neeku naa lasima naake ninkaza lasima,a nibwak penyo nimibwaaki duo oleng nimilo threaten nimilo duo ajoki kaitas intae ena wena ilo duo ake nilo ajoki meesisho intokiting inyi kayieu irkulie ore ake pee idol ajo kegira eibelekeny inakata ilo aitek action nilo ajoki naa tenemeeta intokiting inyi esiai naa kaidim atiaki iltunganak pee mitoki ainyangu kuna tokiting inyi ,niyiolou ajo keure oltungani tenijoki kajoki iltunganak neitoki ainyangu intokiting inyi naa kaising ajo kepuo aitobir esidai naa kepuo imbaa aaku sidain.

Kitobirieki ntokiting kumok irkiondoni, ketii iltunganak oitobirie ildupa netii loitobirie iusin, etii loitobiri ninche toldupa neshet toldupa mpaka neeku enkikapu orashu enkiodo sapuk .neetae irkulie loitumia usin aitobirie irkiondoni loshii naa loonapishore ntasati naa anapie ntokiting enye .neeku naa nena masaa eitobirieki neeku keikumok sii iwejitin naitobirieki naa keikumok nkabilaritin naitobir ore oshiake taata naa keitobir nkabilaritin kumok aa keitobir ninche orkokoyok nitobir ilumbwa neitobir siininche ata irmasai, ketii laa kerio ninche aitumiyia usin osintano netii laa nkaek enye ake ninche eitumiyia naa keripa ake ake pookin neitobir pookin neeku naa keitobirieki naa irpuyai ,naeitobirieki ildupa neitobirieki usin neeku naa keitobiriekei ntokiting kumok.

Ore enabae, natoni tenebo, nee enetipat. Amu ore ake pe tenelotu enyamali, arashu teneeta entoki nayieuni nirori aimaki, naa kifaa tenkaraki naa kiponu iltung'anak tenebo neponu aimaki inatoki, naa neponu aitayu ina nyamali arashu aitayu inashida duo nagira aponu aimaki. Ata tenaa nkera esukuul, na kifaa tenkaraki naa maendeleo enkisuma enye, tenkaraki venye nagira aikunari tesukuul, kifaa nepuo ntoiwuo ormalimuni apuo atoni nepuo ayiolou ajo kanyioo nagira aendelea tenkisuma onkera, nepuo ayiolou ajo kanyioo nagira amitiki enaerai elo dukuya, kanyioo nagira amitiki ena kerai isuma, pee amu nakata naa ilepu enkisuma onkera. Ata nye tenaa kanisa, ntumoritin nijo kanisa, kifaa neponunui tenebo onkera orpayiani ontasati, neponui atoni tenebo, neponui aimaki mbaa, neponui aimaki ororei lenkai, neponu, nepoi aliki iltung'anak pookin i mambo e kanisa, naa amu nakata nebulu nkera torkuak sidai. Ore tenaa kanisa, na kifaa naa nkera ontoyie, kila mtu nkera iltung'anak botorok, ontasati. Meeta enaji kepuo kuna kanisa nemepuo kuna. Kifaa nepuo pooking'ae. Kake tenaa wuojiting' netonii aimaki intokiting sidain nai husu irpayiani botorok, na kifaa ake naa ntoiwuo, amu nakata ake itobirari imbaa.

Kepuo aaliki iltung'ana pooki le meeta kipandeni nepuo aiko metudung'o nepuo ayakikisha ajo ore pisai naitalakuni too nena kipandeni naa pisai kuti. Arashu doi naaji melaki pii nepuo apuo aabol wuejitin kumok nepuo aitatanu wuejitin nayiolo ajo kebaiki oltung'ani pee itum oltung'ani ashomo ayau ina kipande. Arashu hoo naaji kelo oltung'ani nelo adung' neaku ore echukunoto naa kelelk amu keahuku ninche ayau opis nataana naa neponu lelo tung'ana aya teine. Kelelek si naaji.

Ore nabo onyamalitin naagira iltunganak atum tenkinyangare ormutandao ,naa kelo ninyangu entoki sidai enaa enkila ,nijo inyangu ena Kila ore bei nikitipikaki na miyai imeit ,ore pee ilo ainyangu ena kila ore kipuo ayaki enkila neme enaduo orashu kipuo ayaki enaduo kila kake etaa bei enchata .nidol naa ajo kegol amu ebaiki duo nimpotuo enakila amu Kuna miyai imeit ake iyata, ore naa pee kiyakini ena kila nikiponunui ajoki etaa enchata enakila ,nebaiki naa ena miya tano dukae iyata nejo naa oltungani meidimayu neyau entoki neitoki ashuk neibidi naa pee ilak mpisai nikiyakinyieki .nilo naa tum aa kelo oltungani adumu ena miya tano duo naa kajo enendaa duo onkera nelo aitumiyia alo aiputie naduo miyai imiet pee elaki enaduo kila. nidol naa ajo kenyamalu amu kenyamalu aiweji ,ore eneikoni pee eiwangieki ena nyamali naa keyieu ake naa kejokini kulo tunganak kalak Kuna pisai Kuna naigero tene eton eitu iyau pee nelotu ake enyamali apuku indipa ayau .orashu nijoki ore Kuna pisai naigero tene teniyau otenimiyau ninche ake alotu alak .nnaa inakata ake eipungua nena nyamali.

Keetae enkae duata napaashari amu keetae irkulie keek laijo sonamoja, maramoja neeku neetae siii irkeek kulo lormasai. naa kishiunye sii ninche neeku ore naaji pee metumoyu ele oji Panadol naa keetae elaijo sonamoja neetae maramoja naa enkae duata siininye ina napaashari orashu naa neetae ake irkulie keek kulie ake loolokuny loitumiyae leme ele ,neetae naji irkulie lormasai naa kepuo siininche apuo aitibu naa kisaidia .neeku tenelo naji metaa metumoyu ele naa keetae nkoitoi kumok naitumiyae.

Maata engeno naipitra ena kipeta ,ore pee maata naa metumoyu tenkop natii nanu maatae naa tenkop natii nanu. neeku naa entoki ena naa ookin ake tenidol tenilo lekwa oshon supuki orashu tenilo inchman oldonyo inakata ake idol intokiting naijo kuna .neeku ina naa pee idol ajo maata engeno kadol ake mayiolo ajo kainyoo eitaasieki mayiolo ajo kainyoo esiai enye mayiolo ajo kainyoo faida enye neeku maata engeno enye pi ,maata amu entokiaoshiake nemetii amu iyiolo ajo ore enkopang enkop nairowua, enkop nemetii enchan, enkop naa ore enkulupuoni neme enabulunye ntokiting kumok ,enkop naa irkeek ake idol enkop naa nemesha enkop naa nkishu ontare ake idol amu ninche ake natii ,ore ilchanitook lidol naa loshiake laijo oltepesi onkulie tokiting ake .midol ntokiting naabulu naijo kuna naamiri orashu nanyae kumok kegol oleng pee ilo adol neeku naa ina pee maata engeno ena kipeta.

Atoningo ormarenge naning ireteni ,ore naaji duo reteni naa ore ake naaji pee ilo aun oltungani ltokiting laijo kulo naa kifaa nilo aun teweji niyiolou ajo keeta faida ,keeta enemirieki ,Milo ake duo pee ilo aun pee ilo anya amu keeku asara amu keeku meeta naa faida nikiyakita .kake kifaa naa nilo aunie eweji niyiolo ajo kebulu niyiolo ajo meetae entoki nanyae nilo aikaraa pee menya ntokiting, nilo apik eweji niyiolou ajo Kesha orashu eweji nidim atuudu enkare naitosha .ho duo natonigo ormarenge ajo ore kuna tokiting naa keudokini olchani opee etumoki atasapukita meetumoki aooto araka pee etumoki oltungani atimira pee itum faida naa sapuk amu iyiolo ajo teniun ,nesapuku nitau mara kumok nitumoki atimira oleng naa itum faida sapuk. hoo neme ebae sidai ina ,ore sii enkae nikitoningo ake ajo ore ntokiting naijo kuna naakelo ake oltungani alo ayau enoshi pegu kinyi nilotu aiko metasapuka neeku naa nikining ake ajo mesidai the afya oltungani tenakaraki naa neudokini irkeek.

Ore enasiai edalare, naa tenisum oltung'ani peyiolou enasiai naa ing'asa aing'oru oltung'ani oyieu neyiolou. Amu me pooking'ae ake ijoki kayieu naaliki nebaiki nemeyieu inye neyiolou, arashu nabaiki nemeeta ina kipaji naasie inasiai. Neeku naa ing'oru oltung'ani loyieu neyiolou, na ninye ilotu ai funza, nilotu ning'asa ariku ele tung'ani enkolong edukuya, nilotu autaki venye nagira irkulie adala, ore egira irkulie adala, nijoki ng'ura venye nadalai. Ore egira adala, nilo niyau siyie enino oninye nijoki mataas enaasita kuldo. Ore naa pidol ajo nikosea nikosea, nemeibuaki ajoki kamaraja aliki nimibung, aa. Iliki mara polepole, niliki mara naaba enaa nayieu nening'ie, na amu iliki naa ajoki iji ikoni iji ikoni ata tenidol ajo mibung'ita ele tung'ani nkolong'i kumok, niminaura. Kake iliki ake niliki niliki mpaka ake niibung'. Kake na ore ake tenaa oltung'ani oyieu duo neyiolou enasiai na keyiolou ake amu megol taa mesiai nagol amaa naa empira ake neeku, megol ore ake peku keyieu oltung'ani neyiolou naa, keyiolou ake.

Keyieu naaji naa ore ina palai enkiama, naa keyieu naaji nepoi ayau nkopisini olaiguanak amu ninche nataasa ,metaa mee lasima nedumunye oltungani teweji netii nidumunye nintoki alak tikitam pee intoki kenya alo ineweji niyiolo naake ajo melelek imbaa natumieki inatoki amu kelaki naa nintoki alo aya wejitin mesighni neeku keyieu naaji naa keyauni inkopisini nataasa metaa ketum pooki ngae amu yiolo ina palai enkiama naa entoki sidai oleng naa kifaa neeta iltunganak pookin logira ayama. paa tenelo ake nepuku shida tiatua enkiama nitipika apa enatoki neeku keyieu naaji naa keetae ketii karibu.

Atutukunya ina mashini torkimojino enkolong apa nashomo alo aingoru enkipante, ore naa nena mashinini naa, ipi.. ashomo apa nalo aingoru enkipante. nebau naa enoshi wueji keyeiuni nyoo, orkimojino keyieuni naa orkimojino sapuk ele kimojino sapuk nitukuny ewueji, nintasheyie tewueji. nalo naa ore eneasisho nena mashinini naa keetae enkiti toki ewuei naijo orangi naa ninye ilo atutukunyie enkaina ino ele kimojino sapuk, ninye ilo aitutukunyie paa itumoki atipika nkardasini naifaa, ore ake piipik inji niko, nelo aigerokino ilo kimojino lino o kunaa, nelo aigerokino ilo kimojino lino naa keesisho esidai amuu ore pee itoki likae tungani pee itoki alo apik inewueji neeku naa menyanyuka amu menyanyukoro naa ilkimojik, neeku naa kisaidia, neeku nejia eiko teneesisho.